Eng yu akere ng'wek chekikoyam kealda. Ng'wek kopo komonut mising um amu netai keome, keome mising um koboto kimyet nepo oeng keoldoi. Aldaetap ng'wek um konaat mising eng emetap Kenya amu um chong'indo nepo biik eng Kenya kwome kimyet nguno koyoche komite ng'wek sikobit kwamda kimyonoto nguno mung'aretap ng'wek ko akenke eng mung'aret anan ko mung'areshek chenootin mising eng emetap Kenya. Ng'wechu koyoe komie eng kimasta nemi beek um ako olenyoru um beek ak oliakwai.

Ni ko boishet nepo chikilishet. Abwoti ayoe boishoni amite sukul. Bo komonut mising boishonipo chikilishet amu chikilishet kokonu kobit wolutik chepo tebutik um chetinye biik akopo tuguk chetesetai eng sobet um mising ko ng'alekap science. Chikilishet kokonu kobit um wolutik chepo tebutik chechang kou um olekinyorundoi kerichek chekimuchi kenyae mienwokik cheu corona ak mienwokik um chotok chebwone um chetoo chetomkai um kobitu. Chikilishet kopo komonut mising eng um kimasta nepo um kerichek mising kobit um kerichek cheimuchi konya mienwokik chebwone.

Biik cheyoe kasit eng benkit um kokororon kot mising. Nitok ko amu icheket kikonai mising anan kikonetkei ng'alekap chepkondok eng kasarta neo, kikoker kewelenutik anan ko kororindo nepo chepkondok um notok amune si kikonetkei ichendet olekiboishtotoi chepkondok eng oret nekararan sikobit um kosich chito um kopoishe chepkondok eng oret nekararan ak simoboishe kora eng oret neya nimuche kobet inendet amu chepkondok nkomakirip ak kepoishe eng oret nekararan um komuchi kopetyo ak komuchi chito um kondekei um olememuchi kokweri chepkondok eng oret nekararan.